Gino mabiro e pacha ka aneno tijni, mae en tich mar pur, pur mar nyanya. Koro nyanya e kinde ma koro osedongo mosebedo maduong' ma koro ochako nyuolo mafua, kendo koro dwa ni ochak keto nyanya ma koro ichamo chande, iyudo ka koro ochako lak e lo. E kinde ma olak e lo kamano, inyalo yudo ka otou, inyalo nyone, koro ema omiyo ikao yiende to ichwoyo e kind nyanya ka nyanya, tielo ka tielo, ichwoyo e yiende, kasti kao godo ite malak ka dhi e lo no kata kore kata bade molak go ka dgi piny no tikao, tikao tol moro kata net moro ma oti, obed tol manyalo tuecho, tikawe titweye godo e kor yien. Koro kinde modongo, odongo ka olaore e kor yien no ma ka seche ma onyuolo nyanya ma itedo godo cha, ok nyal tou, kudni matindo tindo gi ok nyal chwoyo mabedo e lo, koro iyudo ka nyanya chiek ma onge lo moro amora.

Gigo makelo mor ma aneno kae en nyiso alony ma jopur nitiere godo. Japur ni entiere gi lony ma ithedho godo mo mar kich, kendo ma en kich mane odhi oloso sanduk, koseloso sanduk maber to okao to otero e bungu kata otere thim. Kosetere thim kono to oyao wiye nitiere kaka giyao wiyegi gik ma giketo kanyo, to kagiseketo mo mar kich bende e ie kanyo matin to bro yuayo kich. To kich chako biro donjo ie sandugno. Kosedonjo ei sandugno moneno ka opong' to oumo. Koseumo sanduk to kich biro bedo kae giloso mo, ka gisenyuolore gibedo mng'eny to mo ma giloso bende osebedo maber minyalo cham chande, to obiro gotieno ka orwakore maber lwetene oboyo maber, enbe oboyore tiendene nyaka wang'e, to oro bende oting'o, to gik mithedho godo mo bende oting'o. Koro kosebiro ma obiro odiochieng' alanga, koro kosebiro to othedho kich gi, kendo ineno ka owang'o, owang'o gino mating'o mo mar ma olokore marateng'. Koro kosewang'o kamano kich oluoro iro, kich bro ringo dhi to odong' gi more to othedho to odhi go.

Gino mabiro e pacha seche ma aneno tich machal kamae nyisa maber ni kata nyisi ni maber niya, ok ochuno ni nyaka ibed gi puodho maduong' modo , ekinyalo pidho alot. Wantiere gi yore modhuro ma wanyalo tiyo godo e yo mar pur kaka pur mar alot, kaka kuom ranyisi ineno ja japur mantiere kae ni onyioe mana gunia majaber maduong' maber, to okao lo moro modoyo maber ma sa moro be oketo nyaka mbolea e ie to opong'o godo i gunia ni to ok opong'o thich owe thuolo moro matin. Koro gunia ni be otucho otucho otucho, opidhe e alot, e wiye malo kae be opidhe alot. En pi ema otiyo tich olo ne to ong'iya alode ni maber ni chieng' oyudo pi oyudo, alot kende ojambo ite ng'ich osuga ite ng'ich, osuga dongo maber.Ng'eye ka be ka ing'iyo e kama tin no kende, odoyo maber to en kind kite kite to opidhe alot mar bo. Kendo bo ne ni ineno ka ite osechako twi kendo oseketo it ne ariyo ariyo. Mae nyiso japur maber ni wek rito ni nyaki iyud puodho ma duong eka ipur, inyalo manyo gimoro amora kata yo moro machielo, kaka inyalo nyuolo godo yo mar pur mari. Otiyo mana gi gunia to alot odoyo maber, kendo alot ne bende pichni alot ler.

E alworana kama adake kaluwore ni an jaluo, joluo ohero pedho, koro pith mar apuoyo othoro ga bedo mang'eny koro pith mar apuoyo, iyudo ka giwuok gidhi gipedho to odhi opo ka omako apuoyo mangima. Komako kongima ok ogoye oinye marach to ibiro kode dala, kosebiro kode to othiedhe opuonje ma ong'i nya dala ma obed nya dala, tochako nyuol ne kae. Koro iyudo ka apuoyo ni kosebedo kae omanyo mabati moro kata ka ok oyudo mabati to odhi omayo bao e puodho odhi omulo yiende e bungu to opayo maber odhi oloso bao, to obiro oloso ot moro maber, obadho nyaot moro maber mana matin, moromo apuoyo to odni kok oloso dier ot oketo bao, tiyudo ka oketo jwalo moro mopedho kanyo ma apuoyo nindo kama yom kata inyalo olne e yiende e yugi yudi ma wuok kama ibare yien kande. Koolne kanyo oyudo kama oninde mayom, chiemo idhi manyone ikelone kanyo ochamo, koro kata ka inya weye inya weye owuok odhi ombuso lum matin matin, toduogo to ntie chiemo bende minyieo ne e duka, pi bende imiye, sindan bende ing'eni nyaka ichuoe nyaka ing'iye ka otuo, ithiedhe ka ode kama oninde be nyaka iywe. Koro ing'iye mana kaka ing'iyo dhano.

Tich mar agulu oselokore bang' kinde malach. Ka luwore gi kaka ne itiyo kode e yo machon gi e yo masani. E kinde machon agulu nitiyo godo kaka tigo ma ikedo godo ot, kata maridadi. Ka okete e ot to okede maber, oneno majaber kendo ka oliergi gi orusubo, oketo ot neno majaber. Machielo agulu ne itiyo godo e tedo kuon, nikech ne gionge sufriechni itiyo kode e tedo kuon, machielo agulu ne itiyo godo e tedo alot, ichwako rech ichwako ring'o, itede chiemo moro amora mane idwa tedi joma chon ne tiyo gi agulu. Machielo agulu ne gitiyo godo e kano pi ma iluongo ni dapi, ilose ma kokete to okano pi bedo mang'ich. To lony tinde obiro ma wantie gi sufriechni molosi, inya tede kuon, inya tede alot, nitiere gik molo sufriechni ma olosi e yo mopogore opogore ma inya ted godo. Machielo ka idwa kano pi mar modho, wantiere gi mas yu masinde ma olosi, olosgi mikano godo pi monyalo keto pi bedo maliet kata mang'ich iluongo ni dispenser. Kinyiewe to iolo pi e ie ichwoe e mach, kisechwoe e mach nitie kaka ichwoyo maliet ama ichwoyo mang'ich. Jomachon bende ne thoro tiyo gi agulu ka gibare to gikao mopoto giketo e ie, to gichwake mach, to gichi gichielo go wigi, gitimo godo blow dry. Sani wan tiere gi masinde mitimo ne go ji blow dry, irieni wiyi maber. Koro tich mar agulu oselokore bang' kinde malach.

Gino matimre kae mae en pur. Mae en pur kendo pith mar onias koro japur ni kata japith ni en otimo pith mar onias. Onias itiyo godo e yo mopogore opogore. Onias jo jok lupo ma lupo ei nam ma onge gi nede, kendo maonge gi yie madongo dongo maginyalo dhi go e chuny nam to gimako rech, ja tiga gi onias, okao onias to ochwo e dho olou, kosechwo e dho oluo to odhi olung'o ei pi. Kose ling'o ei pi, to rech bro nene ka en gi mabor toriiingo tobiro to ochamo onias. Kochamo onias ni to olou ochwo dande to kamano e kaka imake. Koro gima timre kae en ni ipidho gi chiemo, magi e chiemo ma gichamo. Koro ineno ka mae en en chiemo mabende olosi olosi kinyaluo, ok olose gi yath moro amora koro oketgi kanyo, gitimore nade, gin gichiemo.

Ka idwa pidho pith mar gweno to many mabati, many bau igerne go gwen gi odgi moro matin maber. Koro ot matin migero no, kata igere mana ot mar sing'enge poge ipoge ipoge e kidieny kidieny kidieny. Ka in gi gwen man gi nyithindo ginind yorgi, gwen makeko, thuondi ma a bende onind yorgi, gwen madongo nyiburni gi thuondi madongo bende onind yorgi, koka gwen mabutno bende nyaka iket yorgi kama gi bute tonggi no. Koro iyudo kaka kipogo gi no miyi yot, ing'eni mae imiyo chiemo marom nade, mae dwaro chiemo mang'eny mae ok dwar chiemo mang'eny. To odgi kae piny kama gininde e dier ot nyaka ine ni iketo gik moko mondo kik ginind kama diyogi. Inyalo keto yugi mar bepe ma obar kata ipedho ne gi gunia kata ipedho kapera. Pi bbe nyaka iket negi ei odgi kanyo ma gimodho sa te, chiemo be ineno ni ok gidenyo, ikelo negi chiemo gichamo. Odgi bende nyaka bed gi ler, ler nyaka bede. Kochopo gotieno gineno ler, ok ginyonre moro ok nyal somo nyathi nyawadgi. Koro odgi ni bende kata ka iketo ne gunia kata ka iketo yudi go nyaka iywe igol chieth gi go. Ka ok igolo ot bro chako dum, koro itimo negi atima ler e odgi no mana kaka itimo ler ne in owuon e odi.

Yien ni yudore e alworana, mae en yien mar mwarubaine. Yien mar mwarubaine, itiyo godo e thiedho tuoche mopogore opogore. Achiel, ka wiyi bari, in gi wich bar moro mok rum cha. Idhi, tipono mwarubaine kisepono ite negi maber, tiluoko, tikete e sufria tichwake e kendo. Kisechwako, ti imadho to wich bar rumo. Aya ka iyi muori bende, ikawo it mwarubaine, to ichwako, to imadho, to ich kach rumo. Mwarubaine ni bende kineno ka gik moko owuok e dendi kata maruodho dendi, ikawe kisekawe tiswage. Kiseswage, iswage maber mayom maber, tikawe ti iole e pii milwokori godo no, tiluokori kode. Koro kiluokori kode tiyudo ka odhi othiedhi. Kata seche ma iyi muori cha bende, iswage, tiole pii, tithiwe e kikombe timadho kokidwar michwako. Koro en yath, mitiyo godo e timo tuoche mopogore opogore. Otheidho tuoche mopogore opogore mantiere e del

Ee kodhi mar oduma ma iluongoni duma gimomiyo ahere ahere gi gimoro achiel en kodhi ma othiedhi maonge tuo moro amora kaeto en kodhi ma opok ng'eye. Koro ing'eni kodhi mopok ng'eye, dongone yot ga kabisa moloyo kodhi mawapidho kinyaluogi maok opok ngeye. Mondo mi chieng ochak muoch eloo mogol ng'eyeno opoko osakleneno oko koreka maiyeno chak twi iyudo ka kawo kinde. To ma opoke kasto ogoye yath mowire rangi. Kowire rangi iyudo ka tek ahinya mondo kudni ochuoye eloo. Kute modake eloo tek ahinya mondo ochuoye tobe mondo mi chambi thoe puodho tek ok othoo oyuma oyuma. To en cham makipidho odongo wang' achiel nikech othiedhgi kamoro achiel olosgi erang'iny achiel tolosgi machalre. Toen oduma ma kipidhe odongo maber todongo marateng' mapichni togi dongo okni mokoboyo moko oting' ariyo moko obubo nyathi achiel kagibubo adek togibubo adek ang'wen adek ag'wen to madongo dongo koro ibiro yudo ka en kodhi makipidho to en kodhi ma onyuoloni gima nipidhono kata nya dibich kata nya ding'wen. Koro mondo mi japur bende oyud cham maber kopidhe to nyuolorene mang'eny ahinya.

Ealuorana kaka waloso kitungu saumu ma idwa tedgodo kaka ma osechiek osegol e puodho, en ti ka en gi maraba maraba. Koro inyalo powe gi pala kata ipowe gi lweti nikech koreno ok tek. Ka isepowe mijako kata ang'wen kata adek tipoko maber gi lweti ipoko nyang'eye maokogo maber madong' nyaiye marachar cha. Kasto ka siendane kanyo kama ijakego idhi yudo ka nitie gima oluorore, ng'ad oko gi pala. Koro nitie yo ma inyalo losego. Nitiere gigo ,olos gi masinde masani iluongo ni greta, inyalo kawe greta no nikech kor gretano othedhore othedhore othedhore. Ka isepoke maber to ikawe irudhe ekor gretano to iyudo ka pile ma tindo tindo tindo tindo tindo tindo. Ka ok idwa tiyo gi mano kata iongego, ka isepoke kamano, kaw pala ket emesa, pile matindo tindo tindo tindo kasto ichako ing'ade ing'ade ing'ade ing'ade ing'ade matindo tindo tindo kionge gi mano nitiere bende gigo molosi misuage godo. Isuage gi nyaori moro matin kamae to nitiere mukebe bende maolos maber miolo eiye kisepokogi maber, olgi eiye kanyo chak swago , swagi swagi ma ong'injre ong'injre ong'injre koro chiembi mane isetedo chande, ka isechiele nitie joma ohero ni okete ka mano ka chiemo chiegni chiek. Nitie joma dwaro ni ochako chiek gi chiemono mondo arufuno omakre maber koro itedo kode kaka idwaro.

Yoo mane kaka nitio kod ruath. Ruath nitiyo godo e yoo mopogore opogore. Yoo achiel,e pur, pur mar puodho. Kidwaloso puodho maidwapidho to ionge gi nyalo mar kao masin ma mabiro puroni, itiyo gi ruath. Idhi inyiewo mana kweru, kisenyiewo kweru, tinyieo jok, katilosonegi jok . Kiseloso tibiro itwe ng'utgi. Kisetue ng'utgi to jok nitiere gi nyororo. To nyororo emikao to kweru kacha ntiere kakolos dhoge maber ma nyororono donje. Tichuo nyororono ti kisetueyogi tibedogi ng'ama sembo nigi tochako sembogi ka opuro kamano kaodhi. Aya yoo machielo ruath nitio godo e,ruath nitio godo e yoo mar nyiso tuke mopogore opogore. E kinde ma ruedhi dhawo,e kinde ma ruedhi ii, ka ruedhi ii kamano dhano biro, kelo oganda kanyakla. Oganda ochokore, dhano mor. Koro ing'iyoni ng'ama ruadhe oyombo en ng'a. Mano e ng'ama iwachoni e ng'ama tek. Iyudo ka imiye mich modhuro. Koro nitiyo kodgi e tuke akina machalo koda kamano.

An ahero pur mar skuma ka luwore gi gima chal kamae, e gweng' kama ayae yuto mar ji nitiere piny, koro mondo mi ang' oyud pesa ma odhi nyieo go ring'o, rech pile ka pile no iyudo ka onge. Koro chuno ni skuma no e ringwa to e rejwa to en e gwendwa, to en e ang'o, to en e alot mora mora nikech beche be ogore piny beche yot. Kidhi e chiro inyieo mar skuma mar siling' apar, en skuma ma odhuro, skuma mar pradek, ichamo gi joodi te ma kiny icham godo ooro gokinyi. Koro pith mare bende ok en yo matek, pith ne yot kabisa kendo rite be yot. Inyieo mana kodhi e chiro, puothi maane isedoyo maler cha, ibiro ipogo kumoro matin to ilose ne bed. Kiseloso bed ma ipidho kodhi ma otwi, to puodho bath puodho kama ne iweyo ni, ikunyo bugni bugni bugni tibedo gi jok makonyi pitho, tipidho alot. Kisepidho, tichni en mana tich olo pi gokinyi, imondo iolo negi pi okinyi, odhiambo bende, ing'iyo gi kineno ka itgi chako dolore, ing'iyo ni mano kudni osechako mako gi, inyalo kelo kata mana jok mantie gi lony e yor pur to ng'iyoni. Koyudni kudni chwoe, ang'o marach kode momiyook odongi othirno olokore maratong' tithiedhoni ni go to alot ni dongo maber. Kendo ka isedongo iteno emipono, ilwere, kende bende inyalo nyieo pono ite no ming'ie ikau iter e chiro ma idhi iusi ma iyud pesa.

Egino ma osetimore ma asewinjo kata ma ang'eyo kuom winyo mar aluru enni, Winyo mar aluru en chiemo mamit ainya. Aluru ka imake to iwang'e gi moo, omit moingo kata gweno. Kendo lemo kata lemone tindo tindo kamano tomit chwe bende ochwe ok inyal yudo aluru modhero. Koro aluru chieke bende, chieke ok tek. Kimako aluru achiel miyudo achiel mimako tikete dalani. Koro ywakneno emaluongo jomoko okochunoni nyaka iwuog idhie eyi bando ichak tudori gi wenyni kanyo makobiro tonale timake. Achiel kende kiseyudo toluongoni mamoko kata moro nikanye obiro luonge tobiro tipidhe tonyuol. Aluru bende iuso ji use kiuso achiel prabich. Achiel mia gi prabich, achiel mia ariyo tinyiewo. Koro iyudo ka imake onyuolni edala oluongni jowetene en chiemo ka ichame kaka alot us bende iuse. En chiemo bende ma ring ringe mit en winyo maringe mit kendo ringe ongegii midhiero moro amora kichamo kaka moko kichamo kuodi, iyi ra miyi yamo kayo iyi .Mae onge midhiero moro amora.

Gino mabiro epacha kaneno winyo mar awendo enni, awendo en winyo majasunga. En winyo masungore moloyo owang' winyo. Kendo los bende kaka Nyasaye nochueye. Ochueye nigi kido mo modowo dowo engi gi kido modowo dowo edende majaber dhoge king'yo ,wiye ing'iyo, kichako ing'iyo dende oneno majaber kata kiagi chien kae buombene bende engi gi yier mang'eny edende makata king'iyo yier modhi kang'eye koni ineka odolgi nyaka. Koro kodwa sungore tineno koyawo buombe olosogi mabeeer kachalo kaka ng'amo oloso liudwe ekor polo. Koro mano egima biro epachaga kaneno awendo. Awendo bende en lee madak edala. Nitie madake ebungu togi madake edala. Kimake ikele edala onyuolni onyalo nyuolni kendo inyalo mosenyuolgo bende inyalo chaki ikaw midhii us kama chielo miyud godo pesa. Koro enbe inyalo mana pidhe kaka ipidho gwen mamoko edalni nikech ringe bende mit kaen oduong. Awendo duong'.Awendo en kataa kitede gweno mane onengo bedni uchamo jii abich ee gweno mane onengo bedni uchmo ji abich mano awendo ma uchamo ji kaun jiprariyo gweno ma awendo maromgi gweno miyango'ne ji abich uchamo ji prariyo koro iyudoka ringe ng'eny tomit.

Gino matimore kae mae en winyo ma iluongo ni mbata. Winyo ma iluongo ni mbata en winyo ong'eye gi gero ne, en winyo mager ahinya ok otug ga gi ng'ato kendo kikwinye to iyude mana gi kanyo. Onyalo lawi ma osomi kata ma ogwari marach ahinya nikech okwiny. Koro mae wan gi mbata achiel ma dhako to gi ariyo mamon. Koro ineno ka chal ka gima giseneno ja wasigu ka biro kendo nikech ka ing'iyo yo ma gichung' godo, ariyo ma mon gi ochung' to ochiko itgi, gineno to ma woui to oseyaro buombene en oseikore mar lweny kendo osegar chutho. Nikech kamano ekaka ogar ga ka oneno ka ng'ato kata jawasike biro mong'eni ng'ani to dhi kinye kata ng'ani nosekwinye, to ogolo buombe ne to oikre mar lawi. Nikech law be ka ochaki lawi olawi ka ofuyo, olawi kofuyo. Koro mano e gima timore kae gichu ariyo ma mon ochung' to ma wuoi to osebedo osebedo moikore ne lweny odwa chako dhoa sani sani.

Egino maa asewinjo kuom onjiri ma ang'eyo enni, onjiri en orakoko oero go koko. Otieno kotieno nyaka iwinj koywak kogedo machiegnigi odi iwinjo koywak. Ka entiere bungu machiegni gi odi iwinjo ka osiko oywak aywaka oywak aywaka ma ka ng'ato ywaka tiwinjoni iero ywak konjiri nade, iywaka konjiri nade koro en ong'eye gi goyokoko mare. To onjiri en ober ok oketh gir ng'ato kata ni onjiri ni odhie puodho ni koro gimonjo puodho gidwa ketho puothi. Onjiri ok kethga puodho mar ng'ato ni koro odwa chama achama oduma motiek te ok okethi. Kata kiyudoni kochamo it oduma to ombuso mana matin be ok inyalo ng'eyo kata ni ochamo nikech thotne en othoroga mana chamo lum nikech lum kanyo emo odake .Koro en en lee ma mungwana ainya gir ng'ato be ok okethi. Kata niyudoni odonje oot ni onjiro opiyoni echiemo onjiro odonje mogo chamo oonge godo. En kopiyo tiyudo mana kodonjo odonjo topiyo tochikore kamano tokadho kodhi kodhi kodhi en oongegi uma marach.

Ka idwa tedo rabuon rabuon, nyaka ikuong iluoki ok inyal tede kamano maok ok iluoke. To nitiere moko miyudo koduong'o oduong'o kata bathe otow nyaka ibedgi pala machiegni. Nitie joma tiyogi usi ma iluokogo saende kuom rudhogo ng'eyeno nikech gichamo gichame gi potene ok gi pok poteno. To joma poko pote tiyudo kaorudhe gi lwete maleer mobed maler. To ka intieregi mo miyudoni ok okethore ma ineno koduong'o oduong'o mang'eny to pala be ingo igolegi pala. Kok idwarni itedegi pote inyalo chwero ng'eye ma okono ichwero achwera maber ok ichodhi ichwero achwera maber. To kiselose maber ilwoke ama ichere ama irudho ng'eye maber to sufria mani sufriachi malerchande mane iseluokocha, mok mach, kisemoko mach kaw rabuon pange eisufuria maber ole pii kane iyiedho ng'eye pore echumbi. To kane ok iyiedho ng'eye tigomboni iket chumbi bende ipore chumbi mang'eny ok iket ma mang'eny ahinya iketo mana mamedo ndhadho. Kiseporo ol pii pim pii moromo madhi chiek kode moko ochiek modhiek tochiek mokorore. Kiseketone tokaw opok rabolo kande opoko it rabolo kande tiumego. Kiongego many jwala moro maber tiumego tikaw sufuria machielo tium godo kete kendo ichwake miye thuolo moro matin. Kosechiek tibrowinjo kochako dung' to kik iweye owang'.

Mae en chak mar chieo, chak mar chieo ka idwa rito mondo kik kethre to ichwake, ka ionge gi masin mikano gie miluongo ni fridge to chwake. Kaka gin e chupni ni kisenyiedhe kata ko kisenyiedho to ikuongo ichwake maber, kisechwake to ikawe tiole ei mkebe ni. Kiseole ei okebe to iumo wiye, kiny kendo ichak ichwake to kineno ka mano en tich matek to nyieo ko, kisenyieo ko chwaake kisechwake to ole ei ko, koro kiny kendo ka ichwako machielo to iole e ei kanyo, kichwako kata mana juma achiel to iseole ie kanyo to iweyo. Koro iweyo kanyo kata imiye kendo juma mor achiel kata ndalo moko ang'wen, tipuoe kisepuoe to obedo chak mar mar chieo ma imadho ma bende jomasani luongo ni yoghurt. Kokamano, tinyalo pote mondo kik okethre, inyalo pote. Chwake kisechwake to imany ndim tibi e ie topoti timadhi, kokamano to iole aola e ie e nini inyalo ole ei ndo moro, kiseole ei ndo tiumo wiye tiweye e ie kanyo, obro chako mana poto kende. Koro kopoto onyalo budho molo ka ichwake.

E alworana kama ayae, lony ma nyasani ni pok ochope maber ahinya koro iyudo ka njugu kaka idwa ki kidwa rego njugu to irege e yo ma nyaluo chande. Njugu ma intiere go misetuoyo maber ituoye gi chieng' maber, kawe lok ee mok mach kisemoko mach, kete e ke kete e sufria kete e kendo, kiseketo to iket e chumbi. Nitie joma ole pi to keto chumbi kae to nitie be joma keto chumbi mang'eny to loke godo. Koro chiele, sami chiele kik iket ne mach mang'eny, ket mach matin mondo kik owang'. Koro inyalo chiele gi chuk kata mach moro matin, chiele achiela chiele achiela to ka osechielore maber, michiele michiele mochiele ma otuo ta chande ti ipoko ng'eye. Koro kirudhe gi lwe kidunye gi lweti, ng'eye pokore, kidunye gi lweti kichiele maber ng'eye pokore apoka kende. Ka entiere kidi kata lwanda gi pong', pong' mirege njugu, koro pong' mirege njugu ni, irege maber misepoko ka iketo tirego, iketo tirego irega rega maber irego maber, kiserege odhi wuok mo mo ong'inore ong'injore ong'injore ong'injore, koseng'injore kamano kawe tikete e sufria, kiseke e sufria tikete e kendo, kisekete e kendo, ol e pi, kiseole pi tirude irude irude orude to odhi bedo mopoto. Kisechwake ma ochiek maber kik ikete maliu kete aketa mopoto, tigole ikete ei kasukni kasukni tikan.

Weche duto mantiere kod nengo kae kachako gi achiel, aneno rabolo ka ong'adi kendo onindo piny kae. Mae en puodho ma opidhe rabolo, it nduma bende aneno ka lidho gi bathe koni, opidh rabolo, opidh nduma e ie kae, ogada bende opidhi, ogada en oga ogada en en cham ma itiyogo kata dang' awachni ipidhe mondo opidh chiaye. Kipidho ogada to in gi dhok mang'eny in gi diek aya koro onge tiende kao gi itergi gidhi gi kwa. Ikao ogada kiseng ko ogadani osedongo maber, to ogada gi ema ibiro itong'o, kisetong'o to idhi ikengo ikengo negi maber timiyo gi to gichamo. Ogada nigi pesa, nitiere jok ma opidho apidha dhok to ok giter dhok kwath, gibiro ginyieo ogada kuomi to gidhi godo. Mano en yo achiel mar yuto. Rabolo, rabolo kipidho to odongo ma otegno, nitie rabolo mitedo ichamo, iboko, nitie rabolo ma ichielo ichamo imadho gi chai, ichamo gi mchele, ichamo gi ring'o, ichamo gi chapat. Nitie rabolo be ma ikuogo to chiek, tichame kaka olemo. Nduma be ni bathe ka, nduma ni bende ka osetegno, monyuolo ni nduma, ikunyo nduma kisekunyo nduma, ibiro ichwero ng'eye, ichielo maber to imadho gi chai, aya machielo bende lo ni en lo machwe kabisa, koro lo ni bende nyago chiemo.

Odiochienga mokuongo mane akuongo ng'wede alot mar osuga e puodho ne akia ni alot ni kech, alot mar osuga kech ma king'wede lweti kibilo, lweti kech, ka ichamo go gimoro ka ok ilogo kech kae tichne bende tek ok en kaka alot mar skuma ma ilwero ite achiel ariyo to iwuok. Mae entiere nyaka ing'wed inyalo turo chunye, en gi chunye iyudo ka gin ariyo, iture chunye achiel to iwe machielo. Bedene gi bende ok ichod te, icho i ipode mana gi malo gi malo gi malo gi malo, kasto ka iyudo osuga ma ojambo kamae, wuothe e ie tek, kiwuotho marach ipo ka inyono alot ituro olwar piny, inyono moro kendo otho. Minyono otho ka mano ing'eni mondo m ochak obi ochier ma odongi bende tek. Koro en gima seche ma ing'wedo king'wede, nyaka ibed ng'ama nyaka ibed ng'ama odembore, ok iwuothi kirokni. Ilo nebde ineno ka oilo nikech oitno mang'eny. Koro iyudo ka osuga ma ite ojambo kamae ng'wede tek. ng'wede tek nikech ite ng'eny idwar ni kik igol mang'eny igol matin, kigolo mang'eny tidhi weyo ka gilwerore, to ng'eny be ineno ka ong'eny ma ka iweye kanyo tineno ka gidhi kethore e puodho. Koro en alot ma tich ne tek.

Gima timore kae mae en fulu, mae en jauso ma uso gi edalane ok odhi uso e chiro. Koro iyudo ka odhi e dho nam owero, kata seche moko en ema odhi oywayo gogo omako godo fulu. Koro fulu en chiemo mamit ahinya, en omena madongo dongo man gi kuthe ni machuopo. King'iyo, en gi trefe ariyo mopong'o gi fulu, to moro be ineno ka oting'o kae ei odheru mouso. Koro iyudo ka opogo gi matin gi odheru seche moko oting'o ouso gi e chiro kata ouso gi e dalane kae ema ji biro to ji biro nyiepe. Koro ibiro opimoni kar midwaro, imie pesa to idhi godo idhi tedo.

Ka idwa ng'eyo kaka ipuro gi dhok, mokuongo nyaka ibed gi rwedhi, dhok ma dwesni bende oja pur ga godo to moher tigodo ahinya en rwath nikech rwath nigi teko mang'eny. Ka in gi rwedhi kata mana ang'wen kata auchiel, inyalo bedo gi kweru adek kata kweru ariyo, iriwo gi ka ka dhiang' achiel ool tiwile gi nyawadgi. Koro kweru en gima nyaka idi inyiewe e chiro, kisenyiewe e chiro to ibiro kode kik usni kweru ma yom yom ma ka ibiro ibiro ipuro go to tur, nyaka ing'i ni inyieo gima otegno. Nitiere gima iluongo ni skey, skey nitiere gi tonde bende ma itweye go kanyo. Skey ni gi joke, joke en kede ma iriu e ng'utgi no, skey en yiende ma ineno matingo tindo mochuo e bugni bugni to gin gi tonde. Koro ineno ni tonde ma ni e ng'utgi go bende gin tonde ma otegno. Koro ka isebiro go to ikao joke to ikete e ng'ut dhiang' , joke achiel ng'ut dhok ariyo, to skey yudo ka ne isechuoyo chuth, titweyo moro konychiel machielo cha be itweyone koma chielo chande. To ske joke ni nitiere gi nyororo moro. Nyororo no ikao tibiro itweyo e kweru, kisetweyo e kweru to ibedo gi ja sembo. kisechwoyo to nya ng'ano sembo ni dhok to in ichwoyo kweru ka idhi, ipuro kamano ka idhi, ipuro kidhi, ipuro kidhi gi dhiang'. Koro ong'iyo dhiang' kik chiem nikech kochiemo ok obi tiyo.

Tich mar omena ipidho e alworana e yo machal koda mae, wantiere gi yiedhi ma imako godo omena gi nede moyiedhi ma gin gimako omena nikech omena tindo tindo. Nede go waenge gi nyaka bed matindo tindo mar mako omena. Koro e kinde a jolupo osedhi e nam ma gichiko nede ma gimako omena, omena ok inyal ting'o mibigo dala ibi mo dala, jogi kaka jogi nitiere gi pere ma gi giriwo kamoro achiel gisoyo gichomo gichomo gichomogi kamoro achiel to obedo maboor. Kionge par many tandarua kata imany net moro mabor tikete e kwoyo nikech kwoyo en gima kata kodhi e omena to awanyore ka omena osetuo. Koro ka igolo omena kae e i pi tineno ka omakore omakore wenge ne omiyore omiyore tiyare e par kata iyare e tandarua kata iyare e net. Kiseyare e net kanyo in iyare ayara maber to iweye kanyo ka otuo e chieng'. Kotuo ka chop gimoro godhiambo, otuo ma koro wengene mane omiyore ka oyaore, kuoyo osewuoke, tijowe kisejowe titing'o itere chiro to jouso dhi nyieo.